Ore eneiko ilairemok loo ilchambai peyie emoku inyamali eshimbi tenterit nainyala enkare, ore enkoitoi edukuya naa ntoki najii enchulunoto endaa arashu enchulunoto enatoki nani, naa tenakata enkitanyanyukoto irmushele, enkanu amu kebulu teweji netii interit. Ore aiotoi naitumiya ilairemok peyie emoku ena inyamali enterit eshimbi naa ntoki naa eunoto orkiek, ore eunoto orkiek neisaidiya ilairemok amuu eisaidia to nkoitoi kumok amu ore irkiek naa kepik enterit ewuehi nabo neshetunye interit metaa keata onkintanyuke sidai eitayu empiron. Ore engae oitoi naitumiya ilairemok loo ilchambai naa embaata enkare, ore embaata enkare pee eitau ialiremok ishumbi tiatua enkop naa ntoki naji desertirilisation anaa tenakata enkiraunoto.

Eretito serkali laremok lolchambai peyie etum aitobira ormanyara ore enkoitoi nagira serkali aretie laremok lolchambai na eunoto orkiek eeta serkali orusa ojo peepal pooki ngae esiai enye naasita pepuoi aun irkiek tonkaulele ashu tewoi nilobaasie esiai na ore ina nakisaidia ormanyara pemeinyala ore enkai toki nagira serkali aretoki laremok lolchambai peyie erip ormanyara na aishooyo enkare naitokieki enterit peyie pa ore enkolongi nemetii enchan nemeye irkiek petumoki ormanyara atisidana nitau empisha sidai ore ltururu neretito lairemok lolchambai ayaki ayaki lchalai peyiebetum enterit atipiro metaaa ore entoki napuku tenterit na kepir neeta orangi ashu neeta emua nangwarayu tonkonyek.

Ee kadamu orkekun lataasa esiai enkiremore olchamba. Ore sababu nataasie ena naa kajo pee atum endaa sidai amu kaing'orita olchamba lai peyie mejing' ing'uesi mejing' ee pee ore endaa arashe ewuei nemuei tolchamba natum atayiolo, natum atodua peyie aitau ina daa na na na ine wueji nimuei peyie minyal ake misusaki kuna biot emoyian. Naa ore ena ore sababu nataasie naa kajo peyie atum endaa e kutosha, natum sii endaa naata nguvu naa maayaki tatizo arashu paatum faida naa nainyang'unye apa irmatunda arashu irng'anayio paatum irng'anayio lena siai apa na naasita. Neeku ina sababu peyie ataasa enkiremore olchamba tene adamu ajo keti orkekun lataasa ena.

Ore enkare eatua enkop naa ninye oshi eitumiya irkiek arashu irkiek oota intana naim atua enkop arashu irkiek sapukin. Ore enyamali nayau ena, eneiting' enkare tiatua enkop naa kemeitoki lelo irkiek aatum enkare, netoiyu naa ore teneyei lelo irkie meitoki aatum oloip, nemeitokini aatum olmanyara sidai amu keyei naa irkiek sidai. Ore teniyei irkiek neyau entoki naji ore osiwuo naaku tenelotu meibooyo irkiek, neuroo irkiek, neinyal esiwuo inkajijik, neaku ore eneiting enkare tiatua enkop meitokini aatum, meitoki irkiek aatum enkare, naa ore te siai enkiremore meitokini irkiek aayetu enchan, neaku meitoki asha, keya ashu keya nelotu enkiti inchan amu meeta naa irkiek ooyetu ena inshan metasha teine, naa ore tenemesha nedoiyio siai enkiremore, nenyamalu ilairemok loo ilchambai tengaraki enkare, amu ore enkare naa entoki etipat temaisha, temaisha endaa.

Mesapuk oleng esiai eunoto ornyanya tenkop ang, amu ore pemesapuk, naa ore enkop ang naa kirowua oleng. Nemesha, neeku ore esiai ore irnyanya, na keyieu enkare sapuk, neyieu si enterit ah napir oleng, amu ore tenkop ang meesayu esiai enkiremoto ornyanya amu, metii enkare e kutosha naidip enkiremoto ornyanya. Amu ore irnyanya, keya enkare sapuk oleng. Neeku ina pemetii esiai enkiremoto ornyanya enkop ang.

Ore tenadol ena na kitodolu ajo esiai e kanisa, arashu enkisisa, esiai enkaji te kanisa, arashu enkiteng'ena tiatua kanisa.

Ore tenadol esiai enkitalaare ekodi, naa ore entoki nalotu elukunya arashu indamunot naa kayiolou ajo, ekenarikino nelaki kodi pee esheti sirkali, netum sirkali entoki nashukoki iltung'anak enaa basarini, arashu enchatata orbaribarani, neeku ore esiai elaata ekodi, naa enetipat oleng pee etum sirkali iropiyiani naashetie irbaribarani arashu naashetie intokiting e public, arashu intokiting naitumia kila mtu anaa sipitali, orbaribara, sukuul, neeku ore esiai elaata ekodi, naa enetipat oleng tenelak, tenelak wananchi. Neeku.